Gini jo alworawa lose ni sama osetwo e podho ma ong'ade ma okele ot, to imore e chieng' kata bang' wige madhi ariyo. Kosemoye ma otwo maber to idhi dine. Inyalo soye ei e gunia to idine. Kosedine ma ogolo opoklo ne go oko, ikete e odheru to ichako piedhe, kaka cham ipiedho ga samoro. Ka osepidhe kamano to ichak ikawe, inyalo loke e adita, kata e odheru. Ka isekete e odheru to iyere kachiel ka achiel. Ok ni kwanyo, iyiero, iketo mangény mbele, matin iywayo ka duogo chien, to sama iyere no, sama iromo gi kidi to igolo iketo oko. Kata sama iromo gi gima oken ma okidwa ni mondo okikre godo, nikech samoro onyalo onyalo kikore gi cham moko mayudoregande e puothe.

Gik ma asewinjo kuom gini, moloyo to e alworawa, en ni ochalo kaka alot, kendo kuma adake, opidhe mangény ahinya gi jo gweng'go. To iluonge ni binda. To binda ni inyalo ti kode e yore ma opogore opogore. Yo mokwongo ma angéyo ma jo alworana kata jo dalawa ohero tiyo kod binda ni, en ni, sama ose, seche ma osepidhe cha, ma oti, ka pok kothe gi obet motegno, gik maboyo, maboyo mani kuome gi. Mago ka osetegno to en kaka kodhi. To sama pok otegno pod otich otich, to inyalo ti kode kaka apoth. Sama ndalo oro ma apoth onge, to gini sama idwa tedo bo ni cha, to inyalo kawo kothe ni, to ingádo ingádo matindo. Kisengádo matindo to itedo godo bo ni, kata alodi mar mito. To sama isetedo kode kamano no odhichalo kaka apoth, kendo alodi no dhi yware mayom.

Mokwongo kaneno gini iluonge ni tong' kendo en tong' mar gweno to tong'ni inyalo timo kode gikma opogore opogore. Gimokwongo minyalo timo kode en ni inyalo chame, inyalo chiele kata inyalo boke. Sama ichieleno inyalo chamo kode godo kuon to sama iboke inyalo madho kode chae kata jomoko tiyoga kode ni ging'ado nyanya matindotindo gi kitungu bang'e to gikete chumbi, kagiseke chumbi to gichamo godo tong'. Kendo tong'ni inyalo timo kode ni, inyalo loko kode ohala, to ohalani iloko kode niya, inyalo dhi e gwenge mamoko mapok oloth sana to kidhi tinyalo usni kata tong gweno achiel gi sling' prariyo to kiduogo e taon koni to tong' achielno inyalo uso kata siling' prabich kata siling' prang'wen kaluwore ni en mar nyaluo nikech mar nyaluo beche ni ga malo. To kiseloke pesa kamano, idhi loso omenda mang'eny ma inyalo tiyogodo e timo gik mopogore opogore kaka chulo ne nyathi pesa e skul kata twang'o ne nyathi law ma odhigodo e skul.

Ber mokwongo maneno en ni sama ipidho cham, cham dhi wuok mang'eny kendo gidhi loth to sama ipidho kata nya alodegi moko e puothi to gidhiloth ahinya kendo itegi dhibed mamajan ahinya to gini en iluonge ni mbolea to inyalo yude kuma samoro ka in jalno mopidho gwen to gokinyi samiseyweyo do gwen cha to ikawo okogigo to ikiro e puothi kata ikunyo kamoro ma iketogie, kipidho jamni to samiseloso kul maler gokinyi, okogigo ikawo to be inyume e burno. Koro iwe budho matin madhi kata dweche moko abich ka burno osepong' gi mboleago kiweyo odhi kata dweche abich tidhityudo ka obet mayom kendo kalane opogore gi kala lo king'iyo to sama ikomo ma ipidho cham cha, to ikete e bur kapok iketo kodhi. To idhiyudo ni kitiyo kode, oingo manyiwa mar nyaduka cha nkech mar nyadukano sani tiyo gi yedhe moko ma okber kod oduma kata okber kod gimoro amora ma ipidho e puodho. Omiyo sama itiyo gi mae to yutoni dhi bet maber.

Gimokwongo monego timne, ipuro puodho gi tinga, ka osepure gi tinga to indiko jomatimo amali to nuo pure gi lwedo mondo obed mayom nkech tinga kopuro owega tombo moko madongodongo ma sama ikomo cha nyalo chandi. Bang'e ka giselose gi lwedo to iloso odiechieng' moro achiel mar komo, chieng' mikomo no, kosekuny buche, itiyo gi manyiwa mar ot mawuokga e oko mar dhiang' miriwoga gi oko mar gweno be. Kisetiyogo, in ikete mana matintin e bur. Kisekete matintin titiyo gi manyiwa mar nyaduka cha, itiyo gi kijiko moro matin mar chiemoni, iketo kata nus kinjikono kata kijikono achiel achiel. Kiseketo mibole oduma e iye ma iumo to brotieko bang' ndalo matin kata bang' dweche ariyo ka koth chwe maber to oduma dhio ti. Tok ka oduma oseti to idoye doyo mokwongo to doyo mar ariyo kidoye to iketone manyiwa midendo gi dho ngere ni top dressing, ikete tiende mondo obed momew. Bng' kisedoye kamano ma manyiwano oselal, to bang'e chieng' moro ibowire, kisewire koro irito koth chwe maber mondo olodhi, koseloth to koro inyalo kayo chambino to ikete ot kata iuso.

Gimabiro e pacha mokwongo en rit mar dala nkech sama iopidho lee ni to dalani okbibedo ni ikwelo sa ka sa kaluwore ni lee ni ka ng'at ma okong'iyogodo kata ng'ama okong'eyo biro e dalani to odhigolo duol moro mager to odhiyuak matek kabisa kendo odhigar kodwaro sodho ng'ama obiro e dalani no. To mar ariyo, lee ni nyalo keloni omenda mang'eny kaluwore ni sani thothj ji ohero nyiewe kaging'eyo ni lee ni nyalo ritogi e dalagi, moloyo to ni kaka sani ne kuo osebedo mang'eny e eriawani. Iyudo ka odiochieng' kata otieno kunindo gikmoko kata kodong' oko to kiny ka ichiew gokinyi iyudo ka onge. Koro sama ipidho lee ni to nyalo konyi ahinya mondo irit mwandugi.

Tijni okinyal pimo gi ndalo machon kendo oselokore ahinya e alworawa bang' kinde, kaluwore ni ndalo machon cha thoth ji mang'eny ne pidho jamni kata ne pidho rombe ka gionge rieko moro amora, to kaluwore gi sani iyudo ka mbalariany gi sani ntiere gima isomo mana ma dhi gi jamni kata mana romboni en achiel kuom jamni, to kendo ka gisesome kama dakteche wuok e igi mang'eny mathiedho jamni to sama ng'ato osesomo mong'eyo maber gimadwarore mondo mi opidh jamni, idhiyudo ka sani rombe ng'eny kendo ngimagi ber, kaluwore ni rombo dhi chamo gima kare kendo modho e wang' sa kaluwore kaka ng'ato osesomo e mbalariany. Kendo iyudo ni e dala samoro jaduong' opidho rombe to nyakware moro ntiere ma osomo e mbalariany mong'eyo kaka rombo onego pidhi, koro iyudo ka kata ndalo machon ka rombe okne liel to sani yier rombo nyaka gol mondo kik tuoche matindotindo make kata mana minembe inyalo yudo kuom rombo ka yier opong' kata inyalo luoke gi yath kaluwore ni sani thoth ji osomo gigo e mbalariany.

ng'eyo mokuongo madwarore e tijni en ni kapok ichake, nyaka inger maber ni itime ndalo makoth chue kata ndalo makoth osechue makoro lo obet mangich nikech ndalo oro okinyal puro lo kigo buche, dhi bedo ni matek nikech lo dhi bedo mojiwore, gima dwarore mar ariyo en ni ,nyaka obed but aora ma inyalo kiro ne alode gi gi pi kitiyo gi pipe mabor, iketo e aora tikiro e puodho, gima kendo nyaka inge ni sama ipidhe cha iwe ondamo matindo tindo oka malach ahiny nikech alot opogore gi cham, cham ema iwe ondamo madongo ,ondamo madongo lakini alot iwe ondamo matindo, bang' mano nyaka ing'e ni idoye maber ,sama idoye no ,idoye tikiro pi to dhi loth maber kendo odhi keloni omenda mang'eny sama ikelo jowar e puotho mondo oware

gik makelo mor maneno kae mokuongo en alot, alot en gi a dwarore ahinya sani e ngima dhano kaluwore ni sani kichamo ringo to kata gik ma opogore gi ringo kata gweno to sani ok ber gi ngima dhano kaluwore ni sani ji pidhi gredi ma ichuoyo gi yath mang'eny, koro sama itedo to ikawo alodi ni iketo e bath chiembi to odhi miyo dendi bet maber kendo tuoche mang'eny ok mak dendi, to kendo gima mora kae en ni alot sami pidho kamae to ineno omenda nikech sama ose ti to moko dhi golo kodhi ,kodhi go inyalo uso ne jopith weteni ,to alot owuon wouon inyalo tere chiro kata inyalo luongo jowar e puodhi mondo okawni ,kendo gima mora kae en ni alod ni ng'eny ahinya to sama ongeny kamae ok ius ne jo chiemo kende nikech jochiemo to gin joma nyiewo mana mar siling piero ariyo apar samoro piero adek, sama oduong kamae in koro ilari alara, ji wuok nyaka oko ka biro dwaro alot iri ,samoro nyalo bedo ni in kata kisumo to jiwuok kata mana Nairobi jomoko oro pesa to iketo ne gi e gara dhi gidhi uso kono

kit gini ma ahero ahinya mokuongo en ni ahero madhako, kendo sama isebedo gi madhako, odhi nyuolo ni mang'eny samoro in gi madichuo achiel to ma mon in go kata mana aboro, ma dichuo achiel no inyalo tiyo go kata e luwo gi ,to kaluwore gi sani ok ochuno ni nyaka lugi gi wadgi inyalo luongo jomo somo miluongo gi dho ngere ni jo science mosomo gik modhi gi dhok gi kendo thoth gi gin ga dakteche mag dhiang kendo ka gibirotimo to giluwo ni dhiang no ,ka giseluwe ma dhiang no onyuol to nikech en madhako idhi nyiedhi ,kose nyiedhe dhiang ni golo chak mang'eny, kipime gi dhok mag nyaluo ka ,ma gredi to nyaluo ka golo chak matin ma golo chak mangeny kata mana litre apar odiochieng achiel kata mana litre apar no nyalo bet gokinyi kende kopogre gimoo modhiambo. Dherni kirite maber kendo ithiedhe maber, ipdhe maber imiye pi moromo to onyalo bet mogangore, opogore gi nyaluo nikech nyaluo cha chiemo mang'eny to dende ok losre maber ,makirito gi chiemo maber togangore koro sami tere chiro cha to en ema jonyiepo ne ne anena to lare.

Mokwongo kang'iyo gini to iluonge ni ndim to kaka ng'ato onego tim tijni en ni sama osepidho ndimne moti, okothor athora pone kata pok otegno. Nitie joma kosepidhe kata oneno kosewuok awuoka dot matinni to en osepono kara opono gima yomyom. Koro sama apuonjo ng'ato ang'ise ni gini kosepidhe modoye moti kama koro onyalo golo ndimne mitiyogodoni to oweyo yien loth maber mondi kata olemoneno loth maber. To sama oseloth maber no koro motegno onyalo pono kata matin kata oketoni opono dichiel tomiyo jowar toweyo moko mayomyom go medo ti. Sama gimedo ti no, to dhityudo ka mokogi pod jomoko uso kata jonyiepo matindotindo manonyiepo gi pod tedogo nyuka, thothne jomoko tiyogagodo e utegi kaka yath dhi ni ng'ato kawo tiyogo kaka yadh ahonda ichwake kendo gi pi maliet samimadhe to aho0nda dhi lalni. Koro sama mokogi pod ji tiyogono to owe moroni mondo olodh mondi nikech kosiko opone opone to obiro wang' ma koro okobinyak kendo.

Gimabiro e pacha mokwongo en omenda. Kaluwore ni samisepidho olemoni mang'eny kama, jowar brobiro iri mang'eny kata mana jochiemo kaluwore ni pinywa masani ni ji mang'eny chamo olemo nikech olemo rito dend dhano maber kendo tuoche mang'eny okiboyudo kuomi. Koro samisepidhe kamaeni, omenda idhiyudo mang'eny, jowar dhi biro iri ma kawo gini dhi loko kate suptende. Ineno suptal masanigi, samisedhi kata idhi limo jatuo nyakiting' olemo matin ka idhigo nikech jatuo kochamo olemoni, idhiyudo ni kata ka dhoge ne rach to dhoge dhibet mamit, ma koro kata komiye chiemo todhi chamo achama. Olemo kendo rito dend dhano maber, sama ichamo kata chiemo, achiel odiochieng' timedo golemo, podi idhibedo gi teko kaluwore ni olemo nigi pi mang'eny to ka pi nie dendi mang'eny to idhibedo gi teko ma kata kitimo tioje matek tek gi tokinyal hinyori kata kidhi e puodho, okinyaluar piny ma ring kodi e od thieth, idhibete gi teko kaluwore ni ichamo olemo mang'eny.

Gini nikod nengo ne jodak ma alworawa, kaluwore ni sani samoro dukni madongo dongo gi ni mabor. To samoro ngáto ok nyal yudo omenda ma, mar idho mitoka ma chope nyaka kuma duka madongo go nitiere ga. Koro iyudo ni sama in gi nyapesa ni moro matin, inyalo ringo e chiro moro machiegni gi dalani kata kuma idake no to ichope duka. To dukani ka anene to en gi gi gimoro amora ma ngáto nyalo dwaro. Kaka olemo, ka idwaro olemo, olemo ni kae. Kidwaro chiemo matindo tindo gi nik ka. Ka idwaro mo ma iwicho e mkati, mi dendo gi dho ngere ni blueband ni ka. Koro okinyi sama ichiewo cha, chak be nika. Okinyi sama ichiewo to idwaro kata madho chae, ok ochuno ni nyaka imany omenda ma mi ma goli e odi nyaka kata town kidhi nyiewo chak. Koro idhi adhiya e chichu kama chiegni no, to idhi kawo chak e dukani. Kata gima idwaro. Kata ka en olemo ema idwaro no. Koro en gima yot, to en kod nengo, nikech ja dukani loso pesa ahinya.

Gini iloso e alworawa ni, sama cham osechiek e puodho cha, iridhe. Ka oseridhe ma okele dala, inyalo moye bang' kata wige moko matin. Kose moye, motwo, to i isuse. Inyalo ti gi machine masuse, kata inyalo anyala suse gi lwedo. Kosesuse, tikwore. Kosekwore maber, to sama ikwore no, ikwore sama yamo nitie. Ma sama ikwore cha to yugi go yamo fwadho, dhi godo. Kose kwore maler, tichako yiere gi lwedo, ka igolo kite manitiere e iye. Kosego kite, to ipake yath. Iyudo ni ndalo machon jomoko ne tiyo gi buru. Buch kendo cha ka oselos maber, to giyath moro mar dwele cha, ikiko kumoro achiel, kasto ikiro ikiro ei oduma. Kopogore gi mano, sani nitiere yiedhe ma nyasani, ma nyaduka. Inyiewo to iketo. Kiseketo maber, moko ikiro ikiro kuma idwa kane e chambi ni. Onyalo bedo i pipa, ei gunia, kata mana e gimoro amora mane iketo ni idwa kane. Aneno mama samoro kane i kata ei kube. Kisekiro yath mikiro ei gima idwa kane no ikawo odumbino, to iloko e iye. Kiseloko to iloro wi gino maber. Koro inya gole matin matin kidhi rego, kata ka ijauso to inyalo gole to.